Ore ltukutuuki oo matatuni neatua eleleki elototo, teneyiu oltungani nelo enaklakwa, neitumiya oltuktuk, neitumiya mpisaii kutiik oleng, kake kore nepa kata eton etu eponu ltuktukii, egol apa elototo ooltungana apuku te weji nabo alo inkae, kake kore tenakata neteleleka oleng amuu intumiya lkutii dakikai, nkutii saii oleng piibaya enilo, naa netii anaa erishata niyeu niya, ore napa kata naa esioki oltungana apuku oleng, peyie etumoki atabai te rishata, ashe.

Ore sirkali naa keyolo aisudoi imbaa o ltungana lenyena, amu melelek edol ltungana le aulo anaa lemetii atua sirkali ntoki nagira aasa, kake kore pitii atua sirkali naa kisudoo, kisudoo sirkali too imbaa kumok naagira aasa, kore naapo empurore naa keisudoo, ore naa imbaa kumok naagira aasa te sirkali naa.

Kore nkisuma te ltungani oisome neewa erishata sapuk oleng amuu kore nkisuma naa ninye nikincho iropiyiani, naa ninye itumie entoki ninya, ninye itumie eramatare niramatie enkang ino, naa ninye sii iasie imbaa kumok naagira aiendelea emaendeleo, ninye ishetie inkaji, ninye intamokie inkera, ninye sii intumiya anaa erishata elototo te inchoto oltukituki o matatuni naetio taata, ninye iasie esiai, naa ninye iramatie ninye ilakie sipitali naa ninye ilakie endaa niasie embaa kumok oleng, neaku kor enkisoma eawua esiai sapuk oleng natalie te nkop pooki.

Ore entulugumi olchani nkukuu kuna olong'i naa olchani oji tritex, ore triatex naa olchani oishu nkunkuuni, ore nkukuuni naa eishu pii, ore ake piipik enkolong nabo, nintoki ake aishunye inkolong'i uni neishunye inkukuu, inkukunyek te too inkishu, naaku intumiya olchani loji triatext naa ninye olchani odupa.

Ore univasiti naa eret olmanyara eimu inkera naisumate, iyolo ajo eisuma neyiolou enetiu, eneiko piiramat ilmanyara, ore ilo kiti manyara lieta naa iramatie ina kisoma ino amuu inie itumie siatin kumok oleng, idolie intokitin kumok oleng nilotu aasisoshore olmanyara aitobiraki, naaku ore pekiasishore olmanyara eimu ena kisoma naa inakata kitumoki esiai nalo dukuya sidai aitobiraki, kore ilmanyara naa keaku sidai ashe.

Ore nanu nara olmaasani le Kuwait ayeu nikintobiraki Visa nalotie aulo, ntobirakaaki visa nayioo kintalak, najo iropiyiani kumok kintalakita sii, maisho nkutii, tudung'okooki siake, neja eiko olmaasani peiye eomonu meibelekenyakini iropiyiani natiakaki peiye elak, ore peomonu neishir jo woii kindipakaka, tudung'okooki incho aisho iip uni nebaki etumoki naii iip ile, neomonu meishori iip unii, neomonu ninye iip uni, nedouni neja omeishori ata iip ong'wan nelotu alak.

Ore Mpesa neata ore napa kata tenilo aas biashara naa eitumiya apa iropiyiani naa piiki imbene, kake ore kuna olong'i epiki ake iropiyiani Mpesa neitelelek esiai oleng, naa kindim airuaki oltungani olakwa iropiyiani nitum ake te esimo tanaa itum te embenki, naaku kore Mpesa neawa imbaa sidain oleng iyasita esiai neitobira amuu kore iropiyiani pooki nikitumuto te esimu, kore piira ilkunchai loo inkishu naa itum iropiyiani te esimu naa idol ake niyiolou, mekore etii iropiyiani nainyala noshii nemesidain kake kesidain kuna olong'i iropiyiani eteleleka esiai amu ikilakini ake iropiyiani te esimu neleleku intokitin pooki, kore sii iyie peeyeu niruaya, niruaya ake te esimu

Kore teniyeu niyolou ajoo etii etaana enchan, niing'or keper, niilang'lang' empijan enkolong nkule olong'i, ore nkule olong'i nidol nkatambo etorokita, niyolou ake ajo etataana enchan, naa kore peelotu enchan nidol esuwei sapuk, niyolou ake ajo mee sapuk ana nchan, neja aiko olmaasani teneyiolou ajo etii enchan. Naa kore peepiju enkolong ooleng' nkule olong'i niyolou ajo eloito enchan, ore petii inakata enchan neloito, kake kore pepiju naleng etalyiolo apa ilmaasani eitumiya nena tokitin adol enkatamboi, neyiolou ake eneiko olari ajo etaana neaku kore olmaasani neyiolo imbaa kumok oleng eimu eneiko peedol imbaa naagira aasa, ore taa ena naa keya nedolie enkiteng',kore enkiteng na keyas embaye sidai oleng, eya nekwet impaka nkishu anaa neitaru aanya ishumpi